Koa ofisayaat neo natonochini kokwet ko kinetai nayae ko aang'alanchini lakok chekotorei kilasitab taman aeng ak ang'alalchi alei atkoma imuch koba university koimuch kosoman en colleges koingunon ang'alalchini kondoinik alak akionchine ke aketech sukulisiek choton si komuch kosomaso, ye kosomaso koegu raisi kesich kasit en sergali akesom ak siret koegu raisi ndamun Kasich kartasisiek chenyolu kenyor Yoon imoe kasit ko kaek raisi. Ako kit age kora nayoe ko amuchi ang'alalchi kandoik siretab kasisiek akalenji ngunon atinye lakok anan atinye bik chemoe kasit kouni kole , akoo akochi ang'alalchi alenchi kikoyai kosoman kouni kikoit, Ile kile Kotor, kotoretak se

law neripe bik en Kenya soiti kochang laini neribe saoiti ko kosubi ko law nebo matkeboris ngamun yekoboris chito keibchin kokwautik chekoromen Ako imuch kerote inendet ratet nebo sobenyin tugul anan ko nebo kenyisiek chechang chemaimuche chito ko sob en chela orit ko nito neribe bik inei soiti

Boisiet nebo kirwokik en kartasitab kotunisiet en emoni nyoon bo Kenya , ko kosir kartasitab kole kokore akoyaan iman kole tesetai kotunisia ni Ako isubi kit agetugul nekimokyinge en olotononchin kirwokindet noton ih akoker iman kole kakoek iman kotunge ago yekakosir kartasit noto koib kwa ofisit nekibore registrar of marriage letter of confirmation ko yekokeib kwo office of registrar koboko ng'et eny ofisit nebo registrar kochob kartasit nito eny bo kotunisiet en kartasit nikoibu kirwokindet kokakoker iman kole kakosub ng'alek koyai iman koyai ng'alek Ako Ako ko kon kit nekibore notice nebo tiptem ak agenge Ako ingechobe kartasit nito ko tore kasarta nebo arawek aeng akoi arawek somok.

Kiit nemagaat en Kenya yomoche chito kotil kartasitab kotunisiet, koo kimoche kibandet en osotiat ak manung'otiat ih akemoche birth certificate kora en osotiat ak manung'otiat akemoche pichait ih nebo bik tuaan ih akemoche kora kibor kele olemenye kine boru kole akemoche kora kole kineboru kole tomkai ih keyauun kotunisiet betut age.

Kiwalak boisioni en kasarta en oli. En olinyon ko kokimogimi ngamun en keny kiomomi boisioni ye totiteb amituokik en ele kokwet akeibun komesor en tuget. Kogeny koyoche iwe akoi tuget isor anan iwe akoi magawet ih ipeamishe anan ibeibu iam en kot ko inguni kikowalakak kasarta ndamuun imuche imwaa Ile imoche nee , imochekeibun nee tuguk chekiome, chekile, agiituun, kong'ung komemande en kot

Koroi okere en ireyu ko kikombet nebo komonut nekikoitoo yon kosir chito ngunon en chesanet aketugul neko nekochesoni ko ngunon kit nokere en ireu ko kikombet nebo mpiret nebo mpiret ab keldo ak nebo volleyball ako kikombani any ih kerenyun nebo kikombani kokoin chito kokilgee ngunon kowinen kele sugulit nekile komowinen age kokoin sugulit ni komowinen koib kikombani kokilgee borchingee kokilgee kongete akinee chekokikoi kikombani kokilegee asimakisindan asitakonam kikombani ko komokoito igochin kokilgee akokochin kora look kokilgee en sugul ak kokochin kotoret kora talentainyin imuche ot komut kwo butonin ako kora kokochin sugul konaak.

Nokere en yuu nemilon ko siet nekanam yoghurt ako kora kit age nokere komilon ih ko kartasit nokere kokakikeren yoghurt ichu kokakoyatak komomg bii kotogu kole kakeyat ana ko katomo keyat ih komokaran keyee koto kokeal koyatat kouni komeyote inendet. Kit age nemilon ko torigit nebo nekikibire pichait ni. Kitorigit tiptem ak ang'wan ih ako ki kenyit ab elipusiek oeng ak tiptem ak ang'wan.

Kit nogere nemagaat ketes sigosulda tiletab kartasitab kotunisiet en Kenya koin kigoi sigik kartasit nenyolu kosainen agoyaan kole kagoyaam iman ogogakee kole nyolu kitestai kotunisietab lakogwak koungunon kigochin kartasit noton kigoin sikikab sandet ih akikoih sikikab mureret akoyonchige kole kakoyaan iman kitestai kotunisiet noton Ako sainen asikoyai iman kosulda tiletab kartasit nito nebo kotunisiet